Icheju ko kitunguik che mugulen, yon kokimoche kekes en mbar ko kogoruryo kinemu koboto sogekwak ak kinde ole yatat ak kebagach betushek tuten agoi koresho sogekwak, iyeityo anyun kinem sogek choto ketil sikong'et kitunguiyot nemugul inegen ak kinde olemiten, ole baraa ole chute koristo neo ak ole matomiten asista anan ko mwangaza amun chuton tugul komuch koyai konam korut kotkinde ole mi asista. Kimoche koristo neo sikoter komakitin konunyo ketungik chuto. Ye ityo keng'et kiisto komatkonegityin ak logoek che tou avocado chemuche konem gasit netoreti konam korut ketunguikchuto nebo let anyun konyolu ke kerkere en kasar age tugul ak iyat ak kisto choton ce konunyo simakitin kowech alak

Ingemach kemiin ng'endek chenyolileen I,koyoche keyai tugun chechang missing. Kotomo okot kegool ngendechoton, netai kokechob imbaret kokararanit, ketem bokoi kokararanit. Nebo oeng I,ko kegool ng'endechotok komot kolochin koik ngendiot agenge kooit ingo ko inchit agenge kot koit peng. Ako monyolu kinde koloit en ngungunyeek. Yeityoo anyun kokaketub keger kele yekokorut ngendechu konyolu konyoor beek cheyoome. Imuch ketumchii beek anan korobonyii. Ak neisibuu Ake ko keger kele yekokorut chutook, kesember sikinemchii timdoo ngendechutok simareben amitwogiik. Ye kokoyechekitun i kimuch kebiiten kerichekab koristoo anan ko kerichek chebo mbolea sikoruryoo komie .Nebo let anyun en ngendechutok kinaam keges yon kokonaam koruryoo akoi kouechekitun motokosyek chwakm

Boishoni ko boishet nebo minset ap ketik ko boishoni ko kararan missing amun nginam kemin ketik kotoreti ketik ng'ung'unyek simait kolaa beek nebo oeng ko ngochanga ketik chikakemin kokonu hewa nekararan en oletepen biik ketik kora ko kararan amun eng kasarta ake yekakoechekitun komuch kialda anan ketil ko pakoinik akealda sikenyorchike ropisiek chekiboishen en tukuk alak che ter korom ketik kora amun konu ropta mapete ropta ngemin ketik.

Ingebuutis kou tuguuk cheu bandek i,KO kit netai chekokebuut kindoo choget. Sikobiit koyomyoo, yekokoyomyoo, kimuch anyun ketoori bandechutook, akikyekakeyoor kemaa sikobiit kosoyoo kabisa nemokororon konome miondob aflatoxin .Koyekakemaa ak keger kele kakosoyoo, kimuch kinde anyun kerichek bandekchutok sikomuch kobuur kogakee komatin koam kora susurik. Kokaegeei anyun akoi koit, kialdaa anan keboishien en oret notok neboo amitwogik.

Ane missing a home Amin bandeek, koyekakeminbbandek ak kegess en imbaar i,kotom yon kakemuch ketor bandechutok ak kakomaak komie. Sikepiman anyoru guniok tibtem ak mut chekakipiman kobo kilisiek tisini agetugul. Konogeer i,minutikchuton anan kesisiyeet chutok ko mayachen, amun rabishek che kikinde kemine amitwogichutok ak chekakonin yekakobataitai kongetun kiy neimuche iyaen boishonik alak.

Minuutik chekobuut chetou bandek, anan ko maragwek i,akonoori en oret neter. Ingoit bandek i keges yon kokoyomyoo. Yeityoo ketoor bandechutok, ak yekaketoor bandechu kemaa kora akoi koyomyo kot missing. Asimanaam mionwek chetou aflatoxin .Yekomyoo bandechu, kiruur i akingool ak kerichek choton chebo susurik. Komuche anyun kotebii koikeny bandechutok komowechok yon kikonyeen kit neu bei kwo barak missing.

Ireyu ko koret newo tirita, netoos indikeer komoche kou boldet nemii tiongiik che terchin ak cheterchin. Ko soiti ko indiker boldet kora kobooru kole mowo asista, ako indiker kora kokacheng koyomyoo suswek. En ireyu kora kotoguu kole baraa tirii, ako ireyu ko oletostebeen tiongiik chotok chemokiboe en gaa. En iwanjet olin loo.

Ire yu koboru keringoik cheboroen chekakipal chekakiminchi lokoek en keringoik chuto ko kangepal koloit keringoni akobarait kokor kotoreti anyun korongchi beek eng keringet barak kokor kotepchei beek eng keringoni koboishen tukuchu kakimin akochute mutio ako ikochin yoton kotuonit kor kokakokoi minutik beek choto che yomotin orani kotoreti kot missing makiboishe beek che chang eng minset amun beek kinokoi kiit nikakimin inekee anakindo ng'ung'unyek chotok tukul ako kora kor komuche kokakee bechu akoboishen minutik chuto eng kasarta nekoi ko Karan boishoni saiti en lemiten sarunishek ap beek.

Kemin tenderek cheu chebo ketik mauek anan minutik alak eng kartasit koyoche keyai tukuk cheisubi netai kokitinyen beek kartasishek chutok simaimuch kikunjanak anan komatokolititak nebo oeng kenda ng'ung'unyek chikakingol ako mbolea ako chotok chekororon missing orit en yuto komakiyai kounon komochei kokakeip tenderek chotok chekimine akinde kiit neu tawelit akingol ak ng'ung'unyek akinem anyun eng yuto tenderechuto akende orit ap kartasishek nikan yeityo anyun kinam ketumchi beek eng betushek oeng somok akekere kiit neu simayomio missing akoi konam korut tenderechuto koek ketik anan koek minutik cheimuchei keip kemin en oldake.

En yuh ogere biik, chepyoosok ak lakook. Chekanam kartasisiek cheiboru kole moe kesor itondob emet. Situn kotoret biik en tai ireyunoo, akolen mokutietab chitugul i koriib emet sikomuch komawalak emet yekakebaa taa yundook. Ko olongende, ko boishiet neunii komwoe soiti akobo keerib itondab emet i,kobuun ngalek chebo minetab keetik chechang missing. Sikoron komait kosorwek chekoron kobete ropta anan ko kawalaak emet komakokararan en boishiet notok neboo kipkosopei.

Boisioni bo kerib itondab emet kobo komonut mising, amun ye kirib itondab emet kenyoru kelchin neo mising. Netai kenyoru amitwogik cheyome ye kirib itondab emet amun en ng'alek ab ropta inyoru agot beek che kororon che kiboisien ngerib itondab emet. Nebo somok kimuch ekora, itondo ne kararan kora komuch kogochi tiong'ik kotebi amamuch koba oldo age ko nito koron kogonukoout en ngalekab rabinik y ebwone biik konyokokere tiong'ik chot chemakochang en kasari cheu beelek, cheu zebra ak tuguk che terter. Ngerib kora itondab emet ko koorn kenyoru hewa nekararanamun ketik koibe koristo neya ak kogonun koristo noton nekararan nekikuren oxygen ko kiit ne letunen kongerib itondab emet ko kor kora kenyoru kelchin amun momi hasanet neu betet ab ropta ye kayam emet.

Boishoni bo minetab keetik ko kit nekararan missing, neoyoe en etkai tugul. Inimin i keetik I kochangaa koboo komonut amun ingochang komoite kobeet roptaa. Nebo oeng kokochangaa keetik kenyoru hewa nekararran. Kinyorchingei kelchin nebo rabisiek kora yekoyechekitun keetichutok amun imuch kebeet am keyai bokoinik. Anan kioldechi kompunit nekichoben tuguuk che teeter koyoob keetik. Keetik kora kokoron kotere tuguuk chetou maranet ab beek, anan ko kemeut newo missing amun ikochin itondab emet kokararanit amat kowechok kot missing

Chang oratinwek cheimuch koboishien biik chayaachen kochor kastomaek. Olebitundo chorsooniton, koboishien biik messages .Birun simoit ikochii tuguuk choton che personal chemoyoche ikoitee kou kipandet ak tuguuk alak. Imuch kora kole kineet kastomaek, akobo olemuche kotertoo chorsonitok. Agenge ko ngetee chorik, koniin kole kotiyai kiy inyoorunen kelchin nemi barak. Ko tuguchutok kobo chorset, koyoche kinet kastomaek komot kokoito password anan ko pin agetugul. Akonyolu keboishien kora pin ak password en kila ak kila

Oret nekimuche ketoreten chi neboishien rabisiek en oret nemaniin konetai ko kimuuch kelenyii kochob kit nekiikuren bachet. Nekito retii konai kole anoo olebendii rabinik i akomuch kobos olebendii rabinik chemonyolunotiin. Nebo oeng komuch kora kotergei Kombat koboishien rabinik kityok en olda tugul. Imuch kostoengee tuguuk alak checkered kole yoe inendet koboishien rabisiekchik en chokchinet. Nebo somok kora olenyini inendet komuch koyai tuguuk alak chemoibe missing rabinik.

Eng kaketestai ketilenen rapinik che chang chekekonori eng' penki komakat inai ile amune so kiy netai ko iwe penki akimuch itep kiit nekikure statement neiboru ropinik che chutu choto chemondoi yeityo yeker ole kitile rapinik chemekuye itep kiarorun ole bendi ropishek Sinai ile bone kachuchuchani nebo let ileite kewekchi ropinik kuk chekikichuchuch en oret nemanoton kowek penkit neng'ung ana koba account ne nengung nepuch kokonu kesit neokot missing ko nito koyoe konget ropinik ole kararan.

Kesishek che chang chebo mbaronok en kortini, kochang amun en biik chebo serkali cheyoe ng'alek ab mbaret ak transfer en oret nemanoton. Ko nitok kokonu kochang'a kesishek. Ibu chuto ng'alek ab osoya nekokwo barak. Kora komongunen ole moche biik kelipan sikomuch koyai siret ab mbaret kolititit. Biik chechang chebo serkalit cheboisie en mbarenik chutet ko imuch koteb rabinik en biik cheechen sikomuch kokoito mbaronokab biik alak en ng'alek ab title ko nitokogonu kesit neo mising. Age ko yeibe biiiik kora rabinik che koyoche kealen anna keteksen che kobo serklait keyaen booisionik alak ak koron kereben biik mbaronok che chwaget